Gũcenjania mbeca nĩkuga atĩ, nĩ gũcenjia mũthemba wa mũtũmĩre wa mbeca, ta rĩu ciringi ya Kenya ũgĩcenjania na ta dollar, kana dollar ũkĩmĩcenjia nĩ getha ũhote gũtũmĩra Kenya, ta Euro gũcenjia nigetha ituĩke ciringi ya Kenya nĩgetha ũhote kũmĩtũmĩra bũrũri-inĩ ũrĩa mũthemba ũcio wa mbeca ũngĩtũmĩka.

Ũndũire na mĩikarĩre nĩ kĩndũ kĩambere kĩroka hakiri-nĩ ndona ũndũ ũyũ, kuonania ũyũ nĩ mũtindo ũrĩa watũmagĩrwo tene harĩ ũini, na ndĩrona atumia aya makuĩte ciondo, kuonania nĩ andũ mekĩrĩire mũno ũndũire, ũndũire wao na mehandũ mĩonanio-inĩ ya ũndũire ũcio.

Andũ a rũrĩrĩ rwitũ nĩ marĩ hũthĩra ya kwaga gũcerera ndagĩtarĩ, na maceragĩra ndagĩtarĩ o hĩndĩ mũrimu ũtuĩkanĩtie ũkaneneha ũkaneneha, na andũ nĩmarĩ hũthĩra ya kũhũthia mũrimũ ũrĩ mũnini. ĩĩ, nĩ marĩ ũmenyo atĩ mũrimũ wendaga ũgatwarwo thibitarĩ rĩrĩa weha. Koguo andũ matirĩ hũthĩra mũno ya gũthiĩ kuona ndagĩtarĩ ĩrĩa mũrimũ ũtarĩ ũreha mũno. Matirĩ hũthĩra ya gũthiĩ kuona ndagĩtarĩ hĩndĩ ĩrĩa mũrimũ ũtarĩ mũnene ũguo mũno, ũkĩringithania na arĩa mathiyaga gũcerera ndagĩtarĩ hĩndĩ ĩrĩa mũrimũ ũtuthũkĩte.